Thogora wa ngũkũ gĩcigoini gĩakwa ũrĩ igũrũ ũkĩringithania na mĩaka ya nahau kabere, kũona atĩ ihinda rĩrĩ tũrĩ thogora waa irio cia ngũkũ ũrĩ igũrũ mũno, ũndũ ũcio ũgacũngĩrĩria arĩmi kũremwo nĩ gũkorwo gũthii na mbere na kũrĩma ngũkũ na oho ngatũma atĩ ngũkũ iria cirakorwo cirĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ ti nyingĩ mũno ũkĩringithania na ihinda rĩa haũ kabere thokoinĩ kwoguo ciaga gũkorwo cirĩ nyingĩ ũgakora atĩ bei ya ngũkũ ĩrĩ igũrũ.

Mogarũrũku ma thogora wa irio cia mahiũ ihinda rĩu ihĩtũku rĩcũngĩrĩirie ithuĩ ta arĩmi gĩkorwo tũkĩnyihanyihia irio irĩa mũndũ arakoragwo agĩtuĩka wa kũhe ng'ombe ciake. Na ũguo ũgatũma production kana ũruti wa iria wa ng'ombe, kana wongerereku wa iria ũrĩa mũndũ arakoragwo naguo. Ũgakora atĩ iria nĩ rĩratuĩka rĩa gũthiĩ thĩ. Koguo thoko ya mũrĩmi kana kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũrĩmi, ũboco wake ũrĩa onaga o hingo o hingo kuumania na wendia wa iria kuuma ng'ombe-inĩ ciake ũgakorwo atĩ nĩ ũthiĩte thĩ. Koguo mũrĩmi nĩ atuĩkĩte wa kũnyihia kĩrĩa aronaga mũhuko-inĩ wake kuumania na wendia wa iria nĩ thogora wa igũrũ wa thogora wa irio cia mahiũ.

Hĩndĩ ĩria andũ marahũthĩra tekinoronjĩ cia AI, kana ChatGPT gwĩka ũthuthuria wa gĩthomo, nĩ ũrakorwo wĩ na kĩguni mũno na ũgateithĩrĩria mũrutwo, kana ũrĩa ũrakorwo agĩka ũthuthuria ũcio, gũkorwo agĩka ũthuthuria ũcio na njĩra ya naihenya mũno, ũkĩringithania na mĩaka ya na hau kabere, kana ihinda rĩa na hau kabere, rĩrĩa mũndũ arokargwo agĩtuĩka wa kũhũthĩra ihinda inene rĩa gũkorwo agĩthiĩ rĩngĩ gũthoma mabauku maingĩ na nĩgetha atuĩke wa kuona anja ya ũndũ ũrĩa aretha. Ũgakora atĩ ihinda rĩrĩ tũratũmĩra tekinoronjĩ ya AI, mũndũ nĩ arahota kuona, kana kũgĩa na anja ya ũndũ ũrĩa arendakwa ihinda inini. Koguo mĩtugo ya ũndũ hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ mũndũ arakoragwo agĩika maũndũ kwa ihinda inene, mũtugo ũcio wa gwĩka ũthuthuria kwa ihinda inene ũkona nĩ ũtuĩkĩte wa gũthira, na ũguo andũ marahũthĩra tekinoronjĩ ĩyo ĩgatuĩka ya kũmahũthĩria maũndũ mao ma o mũthenya.

Mũrutĩre wa wĩra wa thirikari, ũronania atĩ kuuma ũronania kuumana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa IPSOS, rũronania atĩ aruti awĩra a thirikari, kana wĩra ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩruta mahinda-inĩ maya, nĩ ũkoretwo rĩngĩ mahinda mangĩ ũkĩaga kũrutĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuumana na changamoto kana na ihĩngĩca cia cia maũndũ matiganĩte, ohamwe na gũkorwo atĩ, ihinda rĩrĩ thirikari ĩtuĩkĩte ya kuongerera ngarama ya magoti, ma indo iria nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri, ũkona nginya aruti a wĩra, makĩruta mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra, matiraruta wĩra ũcio marĩ na wendi kana makĩ makĩ magĩkenagĩrĩra wĩra ũcio nĩ gũkorwo atĩ, ona matuĩka a kũruta wĩra wao, mahinda tamaya nĩ maratuĩka agũtinio igoti rĩrĩ igũrũ mũno, kogwo ũgakora atĩ, rĩmwe nĩ maratuĩka a kũhotomia mũrutĩre wao wa wĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahoya mũhothi kuuma kũrĩ bengi kana kuuma kũrĩ andũ marĩa mateithanagia kũhũthĩra njĩra ya thimũ, abataranagia gũkorwo akĩandĩkithia akaheana marĩtwa make oho agacoka akaheana namba ciake cia kĩbande ,agacoka akaheana namba ciake cia thimũ, na agacoka oho agatuĩka wa gũtarĩrĩa nĩkĩĩ kĩratũma akorwo agĩbatara mũhothi ũcio, kwoguo hĩndĩ ĩrĩa atarĩrĩa maũndũ macio magajorwo kana bengi ĩgakorwo ĩnandeto iria kana ĩna information ĩrĩa ĩrabatara nĩgetha ĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩhe mũndũ ũcio kĩrĩa arabatara ,kwoguo wĩandĩkithia nĩwabata mũno nĩgetha mũndũ akorwo akĩheo mũhothi kuuma kũrĩ bengi kana kuuma kũrĩ bengi iria iheanaga.

Hĩndĩ ĩrĩa thirirkari yatuĩka yagũcerithĩria mbeca cia kauntĩ, ũndũ ũcio nĩũcũngagĩrĩria wagi wa mbeca thĩinĩ wa kauntĩ, kana thĩinĩ wa bũrũri, ũgakora atĩ andũ arĩa matuĩkaga a kũruta wĩra thĩinĩ wa kauntĩ kana thĩinĩ wa honge cia kauntĩ, matikoragwo makĩamũkĩra mĩcara yao kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩre, koguo ũgakora atĩ kwĩna maũritũ maingĩ mũno ma mũtũrĩre na ihinda rĩu gũkaga cakiuraconi kana mũthiũrũrũko wa mbia thĩinĩ wa bũrũri, ũguo andũ ũgakora andũ nĩmaratuĩka akũhinyĩrĩrĩka mũno nĩ wagi wa mbeca, hĩndĩ ĩrĩa mbeca cia kauntĩ ciatuĩka ciagũcererwo, na oho ũgakora maũtungata maingĩ ta matirahota gũthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kumana na wagi wa mbeca.

Karatathi ga kũmenyithĩrĩria mũndũ kana pacipoti mũndũ akoragwo agĩgabatara hĩndĩ ĩrĩa ũrabanga kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kuma nja wa bũrũri, nĩgetha ũhote wa gwĩtĩkĩrĩka kũingĩra bũrũri-inĩ ucio ũngĩ nĩgũkorwo ndũngĩhota kũingĩra bũrũri-inĩ ũcio ũngĩ ũtarĩ na karatathi kau. Nĩgetha andũ acio makorwo magĩtuĩka akũmenya wee wĩ wakũ, ũmĩte kũũ na rĩngĩ hihi wathiĩ bũrũri wao wĩ na itanya rĩa gwĩka ũndũ ũrĩkũ thĩiniĩ wa bũrũri ũcio.

Mandũ marĩa magĩrĩire nĩguo mahotithie mũndũ kũheo mĩhothi ya gĩthomo na ya kũhoya mbeca ya HELB, ngwĩciria wa mbere nĩ mũndũ akorwo agĩtuĩka wa kwĩyandĩkithia thĩiniĩ wa honge cia gĩthomo kana gũtuĩka akĩyandĩkithia akorwo arĩ Mũkenya na akorwo eyandĩkithĩtie kana atuĩkĩte wa kũingĩra thĩiniĩ wa mathukuru gũkũ bũrũri-inĩ, kuoguo hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa kũingĩra thukuru gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ, wa gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ, nĩũbataire nĩgũkorwo ũgĩtuĩka wa kwamũkĩra ngombo cia gũkũhotithia gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩaku.

Maũndũ marĩa moimĩraga hi na hi mũndũ atathiĩte thibitarĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ hamwe ta mũndũ no ekore arĩ thĩinĩ wa mũtino, ta rĩngĩ ta mũtino wa barabara, mũtino wa kũhĩa, mũtino ona kana wa gwĩkora agĩtema handũ kana agĩtinia handũ. O ho no ũkorwo na mũtino wa mũndũ gũkora atĩ nĩ atuĩkire wakũrũo nĩ fahamu kana atuĩka wa kũgũa erigũo. Mũndũ ta ũcio abataire gũthaitĩrwo naihenya, atuĩke wa gũteithĩrĩrio na nĩgetha atuĩke wa kũheo ũtungata wa mbere niguo first aid, na nĩgetha rĩngĩ atuĩke wa kwĩigua. Akorwo nĩ egũtuĩka wa kwĩigua kwa ihinda rĩnini no atuĩke wa gũtengerio thibitarĩ, atuĩka wa kwĩigua kana akorwo ndakwĩigua mahinda matathiĩte mũno. Nĩ atuĩkaga wa gũteng'erio thibitarĩ nao acio angĩ magatuĩka a kũheo ũtungata wa mbere nĩguo first aid magacoka magateng'erio thĩinĩ wa thibitarĩ iria ciĩ hakuhĩ nao.

Mawĩtĩkio marĩa moru makoniĩ mũrimũ wa mũkingo marĩa andũ makoragwo namo nĩ hihi kana matuĩka a gũikarania na andũ arĩa matuĩkĩte a kũrwara mũrimũ ũcio nĩ magũtuĩka a kũrwara ona o. Kana matuĩka kĩndũ makorwo nĩ maratuĩka a kũhũthĩra indo imwe, tuge indo ta iciko kana indo ingĩ, makorwo macihũthĩra hamwe na andũ arĩa arũaru nĩ magũkorwo magĩtuĩka a kũrũara. Na ũhoro ũrĩa tũngĩhota gwĩka nĩgetha tũtuĩke wa kũhe andũ ũmenyo atĩ ona mangĩtuĩka a gũikarania na andũ arĩa marũarĩte mũkingo matingĩtuĩka a kũrũara. Nĩta kũmathomithia na kũmerethera njĩra irĩa citũmaga mũndũ atuĩke wa kũrũara njĩra ya mũkingo. Na nĩgetha matuĩke a gwĩthemaga nacio matige kuonaga atĩ matuĩka a gũikarania na andũ arĩa marũarĩte mũrimũ ũcio, no matuĩke a kũgwatwo nĩ mũrimũ ũcio o hĩndĩ o yothe.